ĩĩ niĩ no ndarĩrie mũthako wa karata ũrĩa no ũthakwo nĩ andũ erĩ arĩa macagũraga kandi, makahũra kandi icio magacoka magaciga magaciga cirorete nathĩ, magacoka magathaka kũringana naũrĩa, no mathake namba iria cikũhanana, namba inya. Mũndũ akoya kandi, akarorania, agathondeka namba inya iria cikũhanana na ũrĩa ũgũthondeka mbere agakorwo nĩwe wahota.

Gũĩ kĩrĩa gĩtũmĩte ngorwo nyendete mũno ũhoro-inĩ wĩgiĩ kũruga nĩ tondũ mũndũ nĩ acamaga irio kana niĩ nĩ ndĩagĩra irio riko. Rĩu kamũira irio cihĩte, nĩngoragwo okorwo nĩ nyama ndĩraruga, ngakorwo ndĩte nuthu wa nyama icio. Na ũguo ngakorwo ndĩ mũhũnu, ũguo nĩ gũtũmĩte nginya mwĩrĩ wakwa wagĩre, ũgakora tarĩu nĩ nora norete mũno, nganora gũkĩra ũrĩa ingĩrĩa, okorwo ndirugaga, okorwo ndirugaga.

Rĩrĩa mũndũ aharĩrĩria gĩtanda gĩake o rũci-inĩ gĩtanda kĩu nĩgĩkoragwo gĩ gĩthaka, koguo nĩ kuonania gĩtanda kana nyũmba ĩyo nĩkoragwo ĩ thaka, na ningĩ to ũguo tondũ, ona rĩrĩa mũndũ aharĩria gĩtanda gĩake o rũci-inĩ nĩonekaga nĩ mũndũ wĩna mũbango, na maũndũ marĩa mangĩ nĩahotaga kũmeka na mũtaratara, tondũ rĩrĩa mũndũ aharĩria gĩtanda o rũci-inĩ kana ara gĩtanda o rũci-inĩ kũu hatarĩ gũtĩrĩria, kũu nĩkwonania ona mawĩra marĩa mangĩ ma nyũmba nĩakoragwo agĩbangĩra na akarĩkia na nyũmba ĩgakorwo ĩ theru o wega.

Niĩ hotaga kũnina ngucanio gatagatĩ ya famĩlĩ yakwa na kũmarĩria, kũmera maiguane kwoguo ona rĩrĩa ngucanio yoka nĩ makoragwo maiguanĩte na kana makohanĩra, na ihenya na ihenya, rĩu ũgakora ta rĩu rĩrĩa magucania mũno nĩ manjĩtaga ngamarĩria na ngamohera.

Ciana ciathoma kũhĩtũkĩra intaneti, nĩ cirahĩtũka mũno igeranio tondũ tũkĩrorania, nĩ ũrakora okorwo nĩ mwana nĩ arahota okorwo nĩ gũthoma, agathoma nginya rĩrĩa atarĩ thukuru, ũgakora nĩ arathoma wega mũno. Okorwo he kĩndũ ariganĩirwo kĩrathi-inĩ, no ahote gũthoma through kũhĩtũkĩra intaneti, aingĩre okorwo nĩ Youtube athome, okorwo he ũndũ atanyitĩte wega kĩrathi-inĩ agĩthomithio nĩ mwarimũ no ahote, okorwo rĩrĩa nĩ a tĩra thukuru na ndarenda, to mũhaka mũndũ ere mwarimũ acokere kĩrĩa athomithĩtie, no ahote gũthoma na intaneti na anyite maũndũ naihenya. Na nginya ũtukũ no ahũthĩre intaneti gũthoma na ahetũke.

Anake nĩmagĩrĩire kũmenya mawĩra ma mũciĩ, tondũ ti hĩndĩ ciothe magũtũra na aciari ao, kũrĩ hĩndĩ makaumagara, ona ta rĩngĩ magĩthĩĩ rĩngĩ okorwo nĩ mathukuru mao, okorwo nĩ university kana college. Na kũndũ kũu matikahota rĩngĩ kũgũra kana gũthiĩ na aciari ao, na ti hĩndĩ ciothe mangĩhota kũgũra irio atĩ nĩgetha marĩe, hihi nĩgetha, tondũ mũndũ akĩĩrugĩra maica nĩmakoragwo me mahũthũ, kana no ahote kwĩrũgamĩrĩra, nĩkĩo kĩngĩtũma amenye kũruga, nĩgetha tene, amenye kũruga tene, nĩgetha kũngĩkĩhanĩka ũguo, no ahote kwĩrugĩra.